Ee ashomo huduma centre naitashe tolaini isai kumok, ore entoki nasi pee ipungusae esiai olaini, naa pee ilepunyeki esiai e technology ime. Lasima pee ibaya huduma center peyie itume eretoto, idim ake ataasaki kewon te online. iyiolo enkae nesheti huduma center kumok. pee eleleku esiai, nipungusae esiai olaini.

Iyiolo huduma mashinani outreach program, netareto iltung'anak le mashinani amu keeu huduma esirkali, aitabaki iltung'anak tiatua nkishu.

Ee airorie ikumok , ore ebae naimarita ninche naa enkumoi ooltunganak, ooyieu eretoto, eidumia ninche iltunganak kumok oleng, neeku kenaura ninche oleng. kitambo epuo aidipa esiai.

iyiolo ebae edukuya, naa iyiolo sheria naa kibelekenya anaake, iyiolo ebae yiare, naa kitanyamal erikore esirkali tenejing'aki isaitin oljajii le kotini, aa nchere keeku kelaikino aitau maamusi enye kuusiana orkesin ootae te kotini